Ok ahero tich mar conductor ni ne wach conductor moko machuo harass nyiri moko. Samoro inyalo dhi iidho gari asto conductor mulo siendani kata onyalo mulo thundi ni to ok iwuo, to kiwuoyo, to ochako mana tomi ayany.

Ng'ama otho e aluorawa igolo friday ka osegolo Friday asto Saturday en chieng ma iike to ka iike ji ni ga gikuyo ji yuak ndi.

Kae jii nitie meeting. To en joma chalo ka gima gin engineers. Gintie meeting gi temo timo project moro.

Ma card mar bank, card ni inyalo ti go chulo gomoro amora, kata e supermarket kata e duka ma iye tiyo gi kadi ni, kata inyalo dhi golo go pesa e ATM. Mae e tij kadi ni. To ok en kata supermarket gi duka kende minyalo tiyo go, inyalo tiye go kata e stall moko, tek ni gitiyogi, ginyalo yie tiyo gi card mar bank